Ee etaretuo oleng etaretuo pi teknolojia ,ailepunye enkiremore. Na tekuna oitoi aidim atejo. Ore enkotoi edukuya naa, ore kuna masaa oshi taata naitumiai tenkiremore, na tenkoitoi e teknolojia inotoki. Amu etaa keetae iltinkai na ore naarri tesamani, naa irmong'i itumiai atur oladuo shamba. Nore apa taata etaa keetae iltinkai ena ntokiting nikijo tractor, na ninche napuo atur oladuo shamba. Ore teunore, nore naarri, na ilchembei ake itumia olorere, nituri gumot netukunoki keon. Nore oshi taata netaa ekintumia enkoitoi e teknolojia, nepiki ake laduo paek e planter, neun enaduo toki ino pookin niunito, ah irpaek, enkano, ah mpoosho. Nitoki si aku itumia enkoitoi e technology ,aas entoki naji ejurrore. Eetae taata entoki najo ilashumpa Al, na ore ena toki naji Al naa idim ashomo atayiolo ajo amaa ena kulukuoni ino, keton eyieu empolea naje, kebaa empolea natii, nekilo aisaidia inatoki naji ene AI, aas ina jurrore pookin. Neeku kaidim nanu atejo etaretuo oleng technology, ailepunye esiai enkiremore kushinda enatiu enaa apa tesamani.